Ŭndŭ wa mbere, ŭngĩkorwo na mŭrimŭ ŭrenda gŭkŭnyita, niŭhotaga kŭmenyeka, na ŭkarigitwo nĩ njĩra ĩmwe ya kwĩrigĩrĩria mĩrimŭ, kwa mŭhiano, no ŭthimwo kŭonekane ŭndŭ ŭngĩkŭrehera mŭrimŭ na ŭtŭĩke wa kweherio, ŭndŭ ŭngĩ nĩgŭikara ŭkĩroragwo ŭgima wa mwĩrĩ maita maingĩ nĩgŭteithagia andŭ arĩa marĩ na mŭrimŭ kŭmenyeka ŭrĩa mwĩrĩ ŭrahota kŭhŭrana na mŭrimŭ ŭcio ŭndŭ ŭngĩ mŭndŭ nĩahotaga kwamŭkĩra maŭtaro mamĩikarĩre na mĩrĩre mĩega na kŭnogora mwĩrĩ nĩgŭo gwĩthemana na mĩrimŭ kana kŭnyihanyihia marŭrŭ ma mŭrimŭ ŭria ŭngĩkorwo nagŭo. Ŭndŭ ŭngĩ nĩ gŭikara ŭgĩthimagwo ŭgima mwega wa mwĩrĩ wakŭ nĩgŭteithagia kŭmenya rĩrĩa mŭrimŭ wambĩrĩria na nĩ raithi kŭrĩ madagĩtarĩ kŭhota kŭrigita wega . Ŭndŭ ŭngĩ nĩkŭheaga mŭndŭ thayŭ wa meciria kŭmenya darĩ na mŭrimŭ kana ŭgwatinĩ wa kŭnyitwo nĩ mŭrimŭ. Wa mŭico rĩrĩa ŭngĩthimwo na wonekane wĩna mŭrimŭ no dŭtheremete mŭno nĩ raithi kŭrigitwo gŭkĩra rĩrĩa ŭtheremete mŭno kŭrĩa ŭkŭrĩha mbeca nyingĩ, kŭrigitwo.

Wambere, nĩ njĩra ya naihenya kũrĩa warĩha, macini ĩkaga ithabu rĩa mbeca iria ũkũrĩha na iria ũbatiĩ gũcokerio na oroho ĩkaruta rĩthiti yaku naihenya gũkĩra ũrĩa ũngĩrĩha na mbeca baribari na kwandĩkĩrwo rĩthiti. Ũndũ ũngĩ nĩ raithi tondũ tonginyagia ũthiĩ nduka-inĩ nĩguo ũrĩhe, tondũ no ũrĩhĩre harĩa ũngĩkorwo ũrĩ, na nĩ njĩra njega ya kũhonokia mahinda. Ũndũ ũngĩ nĩ njĩra njega ya kũgitĩra mbeca ciaku kũũmana na ũici tondũ ndũrathiĩ ũkuĩte mbeca na moko, na kũrĩa mĩtambo ĩno no ĩhote gũtambũra, hĩndĩ ĩrĩa ũrenda gũkungĩrio wara. Nĩ njĩra njega ya kuonania waragania kũrĩa mbeca iria ibatiĩ nĩ kũrĩhwo nocio ingĩrĩhwo, na rĩthiti ya macini ĩno ndĩngĩcenjeka. Ũndũ ũngĩ, nĩ mũbango mwega w wa kũhotithia andũ gũkorwo matekũnyita mbeca baribari iria ingĩkorwo ĩ njĩra ya ũtambia mĩrimũ ta covid 19 tondũ andũ matirahũthĩra moko kũnyita mbeca ici.

Wambere nĩkũhotithia arutwo gũkinyĩrwo nĩ mathomo na njĩra njega na yawariĩ ta mabuku ma gũcabithio nendainĩ, mbica cia mathomo kana bidio, maratathi ma ũthuthuria nĩmo research, ũndũ ũngĩ nĩkũhotithia gĩthomo kĩa nendainĩ harĩa mũrutwo tonginyagia athiĩ kĩrathi nĩguo athome, no ahote gũthoma arĩ mũciĩ kana arĩ oharĩa hothe angĩkorwo nginyagia nja ya bũrũri, ũndũ ũngĩ nĩkũhotithia gũkinyanĩria na ũnyitanĩri gatagatĩ ka arutwo na arutani marĩ kũndũ gũtiganĩte na makahota gũteithania kĩmathomo, ũndũ ũngĩ nĩ gũteithĩrĩria arutani na njĩra ya kũmongerera mathomo na njĩra cia gũthomithia maũndũ matiganĩte, ũndũ ũngĩ nĩkũrĩ arutwo arĩa anini aciari ao nomahote kũmenya na gũikara magĩthũrimaga ũrĩa ciana ciao cirathoma, ũndũ ũngĩ nĩgũteithagĩrĩria arutwo hamwe na arimũ kũhota kũhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu.

Wa mbere nĩ kũingĩra rũrenda-inĩ rwa E-Citizen. Ũkahingũra account yaku ũkĩhũthĩra email, namba yaku ya gĩbandĩ kana ya passport. Warĩkia ũguo, ũgathiĩ kũhingũra harĩa handĩkĩtwo ũtungata wa wandĩkithia wa biacara kana Business Registration Service. Warĩkia kũhingũra ũgacagũra mũthemba wa biacara ĩrĩa ũrenda kũhingũra, kwa mũhiano, kambuni nĩ yaku kĩũmbe kana nĩ ya gĩkundi. Ũndũ ũngĩ, nĩ wagĩrĩirwo kũheana rĩtwa rĩa biacara yaku, rĩrĩa wagĩrĩirwo kũheana marĩtwa matatũ, kũrĩa mwandĩkithia wa biacara agathura rĩtwa rĩmwe rĩrĩa rĩtahianaine na rĩtwa rĩrĩa rĩngĩ rĩandĩkithĩtio. Ũndũ ũngĩ nĩ kũihũria bomu cia wandĩkithia, warĩkĩa kũihũrĩa, nĩ ũbatiĩ kũheana maratathi maku ma bata ta gĩbandĩ PIN ya ũrĩhi waku wa igooti, mbica yaku ya kĩrengo na warĩkia ũtũme maratathi maya na ũrĩhe mbeca irĩa ibataranĩtie. Wa mũthia nĩ gweterera kũhĩtũkio kwa biacara yaku ĩrĩa ũkamenya na njĩra ya email. Na kũrĩa ũbatiĩ gũthiĩ gũcabithia marũa maku ma wandĩkithia wa biacara yaku.

Thirikari nĩhotete kwambĩrĩria nenda cia ũheani wa mathomo na igeranio kũgerera intaneti-inĩ harĩa arutwo marathoma, mageka igeranio, maumĩrĩra mao hamwe na marũa mao magacabithio. Thirikari nĩhotithĩtie mathukuru m gũũka hamwe na kũnyitana, magakorwo makĩheana mathomo kũgerera nenda-inĩ, na thutha-inĩ mar kũheyana marũa kũrĩ arutwo arĩa mahĩtũka, na magakorwo makĩhĩtũkio nĩ honge cia gũthũrima ikĩro cia wagĩrĩru wa mathomo bũrũri-inĩ. Ũndũ ũngĩ thirikri, kũ kũhingũra mũbango wa AI wa mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na ĩthano nginyagia mwaka wa ngiri igĩrĩ mĩrongo ĩtatũ, nĩguo gũthondeka na gũkinyanĩria motungata ma mathomo na ũheyani wa marũa na njĩra ya waragania.

Rũrũ nĩ rũhonge rwa ũrũmwe na ũiguano wa bũrũri rũrĩa rũrĩ na mawĩra matiganĩte ta gũtheremia ũrũmwe wa bũrũri, na ũĩguano wa andũ othe gũtarĩ mũthitũkanio wa ũkabira kana rangi, gũtĩgĩrĩra mĩeke ya mawĩra nĩyaheanwo gũtarĩ gũthitũkania, na akenya nĩmayiũkĩtie ũndũire na mĩgendere ya kabira ciothe cia bũrũri. Ũndũ ũngĩ nĩ kũrigĩrĩria na gũcaria kĩhonia kĩa ngũĩ makĩria iria ciumanaga na ũkabira, na njĩra ya kũgĩa na mĩario na arĩa marokanĩrĩra na gũtuithania ngahĩha. Ũndũ ũngĩ nĩ kũhũrana na mĩario ĩngĩcogera ngũĩ bũrũri-inĩ na njĩra ya gũkũmithia mĩario ta ĩyo, na kũnyitanĩra na honge itiganĩte ta cia ũgitĩri, nyũmba cia mohoro na ciama cia kĩũteti nĩguo kũhũnjia thayũ. Ũndũ ũngĩ nĩ kũnyitithania akenya, na gũthomithia akenya bata wa kũiga thayũ na njĩra ya kũrĩha matangatho, gũthondeka baratha, kwarĩrĩa atongoria oro ũndũ ũmwe na kwa kwambiriria tabarĩra iria ingĩrehe ũrũmwe wa ndũrĩrĩ igĩrĩ iria ingĩkorwo ikĩgucania.